Gĩtũmi gĩakwa gĩa kwenda ũndũ ũyũ nĩ atĩ, mũndũ nĩ atungatagĩrwo na ihenya mũno, na ningĩ ũyũ nĩ ũndũ mũraithi mũno gũkinyĩra motungata ma thirikari, nĩ tondũ ũteithagio hau na hau. Gĩtũmi gĩa kũũmena nĩ atĩ, nĩ gũkoragwo na andũ aingĩ rĩmwe na rĩmwe ũgakora nĩ warire raini kuuma rũcinĩ nginya hwa-inĩ. Ningĩ, he mahinda macini ciao cikoragwo cithũkĩte kana cigakorwo cirĩ thĩ, kũguo motungata mao rĩmwe na rĩmwe nĩ makoragwo ma kwaga gũtungatĩrwo. Hau na ho ũgakorwo nĩ ũgũtũmĩrĩte mbeca ciaku wakorwo nĩ ũkumĩte haraihu na ningĩ mathaa maku ũgakorwo nĩ wamate tondũ nĩ ũgacoka rĩngĩ mũthenya ũngĩ.

No mũhaka ũkorwo nĩ ũrahota gũtũmĩra kompiuta kũruta wĩra wowothe. Ningĩ, no mũhaka ũkorwo na ũmenyo wa motungata marĩa ũrathiĩ kũheana, nĩ guo ndũgathiĩ kũheana motungata marĩa matarĩ ho kana kũruta mahĩtia, tondũ wa ruta mahĩtia ningĩ nĩ kamũeke kangĩ ga gũtũma ũrute wĩra ũkorwo wĩ mũritũ.

Aya nĩ andũ a rũrĩrĩ rwa Mathai marerorera mahiũ makuĩte. Na ingiuga gĩtũmi kĩa mahiũ maya gũkua nĩ kwaga irio kana maaĩ, nĩ tondĩ nĩ tũwĩ rũrĩrĩ rwa Mathai marutaga wĩra wa kũiga mahiũ, na maumaga kũndũ na kũndũ nĩ ũndũ wa gwetha irio na maaĩ.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha ndĩrona andũ erĩ marũgamĩte nĩguo mahũrwo mbica, na maronekana gũkorwo gĩkundi-inĩ kĩrĩa to korwo nĩ gĩkundĩ kĩrĩa kĩheanaga ũteithio gũkũ bũrũri-inĩ, na mĩciĩ-inĩ itũ, ningĩ to korwo mauma kũheana ũteithio kuuma kũrĩ ciana cia ndigwa, kana mathibitarĩ-inĩ, kana gũthambia matũra-inĩ maitũ.

Haha ndĩrona andũ makĩhaka rũthingo rangi, na maronekana taarĩ kũĩrutĩra merũtĩire, na marakĩruta wĩra ũcio merũtĩire wega mũno, tondũ ndĩrona marũtĩte wĩra mũthaka mũno, na haha haronekana taarĩ gũkorwo taarĩ handũ ciana ciikaraga.

Ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ nĩ atĩ, ndĩrona arutani erĩ, na kaingĩ ingĩona ũndũ ũyũ nĩ atĩ nĩ andũ aingĩ mokĩte handũ hamwe nĩguo mabundithio ũndũ na ũndũ. Na kingĩ maũndũ marĩa makoragwo magĩbundithanio haha nĩ, ũndũ wa ũrĩmi, ũgima wa mwĩrĩ, na ningĩ motungata ma thirikari.

Ũndũ ũyũ ndĩrona nĩ ũrĩmi wa waru, na kĩrĩa kĩrabatarania nĩ mbegũ cia waru cia kũhanda, na bataraitha iria ũgũtũmĩra gũĩkĩra waru-inĩ ũkĩhanda, na ningĩ ũhote kũmenya rĩrĩa ũrabatara kũhanda, rĩrĩa gũtarĩ na mbura nene na rĩrĩa gũtarĩ na riũa rĩnene nĩ guo mĩmera yaku ĩkorwo ya gũciara wega. Na ũkĩrĩma-rĩ, ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmenya nĩ ũramenya nĩ ũrabatara gũcirĩmĩra, nĩguo citikagĩe na iria, maria maratũma citikaciare wega, kana cikĩrĩo nĩ cithũke ciĩ kũu thĩiniĩ. Na warĩkia kũgetha waru ciaku ũbatiĩ gũkorwo na makũnia marĩa ũgũciĩkĩra na rĩu marori ma gũcitwara thoko.

Ũndũ ũyũ ndĩrona haha nĩ kũrĩmĩra mbembe, na gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ nĩ atĩ, mbembe rĩrĩa cigũkorwo cigĩkũra, nĩ nguona maciaro macio na kaingĩ nĩ ngũhota kuona gĩa kũrĩa, kana nyone mbembe cia kwendia. Gĩtũmi gĩa kũmena ũndũ ũyũ nĩ atĩ, nĩ gũkoragwo na mĩnoga mĩingĩ mũno, na ningĩ rĩngĩ mũndũ agakorwo akĩgĩa gĩko rĩrĩa arakorwo akĩrĩmĩra, nĩ tondũ nĩ arahutania na tĩĩri na nyeki.

Kĩrĩa kĩrathiĩ haha na mbere nĩ mũgũri wa mũgũnda araheyo marũa ma kuonithania nĩye mwene mũgũnda, na marũa maya maheanagwo rĩrĩa mũndũ akorwo arĩha mbeca ciothe, na nĩ akoretwo onete mũngũnda ũrĩa ũhana, na harĩa ũrĩ, nĩguo akorwo wa gũĩtĩkĩra kũgũra mũgũnda, na kambuni ĩrĩa ĩramwenderia ĩkorwo ya kũmũnengera marũa mau.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona haha nĩ ũrĩmi wa nyanya, na mũndũ ũyũ ndĩrona haha nĩ taarĩ gũcithondeka aracithondeka, nĩguo citigakorwo nĩ kũũrĩra irorĩra, kaingĩ cikoragwo cikĩũrĩra rĩrĩ cihutĩtie thĩ, cigakorwo cikĩũrĩra nĩ ũndũ wa wĩigũ ũrĩa ũkoragwo tĩĩri-inĩ, kana ningĩ maaĩ marĩa makoragwo marerete, tarĩngĩ nĩ kũrehwo nĩ ũndũ wa mbura. Ningĩ, no akorwo akĩrora kana nĩ citambĩtwo nĩ tũtambi, nĩguo wakorwo hena tũtambi tũrĩa tũcitambĩte, cikorwo ciakũhũrwo ndawa na cigakorwo cigĩũka wega. Kana ningĩ, akorwo nĩ nyanya aragĩtua, irĩa njĩru nĩguo cithiĩ thoko cikendio.

Kĩndũ kĩrĩa ndĩrona haha nĩ ng'ombe iranyua maaĩ, na gĩtũmi kĩa ng'ombe gũkorwo ikĩheo maaĩ nĩ kũongerera iria, kana ng'ombe nĩguo ikũre ciĩna riri mwega, na ningĩ, nĩ citũmaga ng'ombe ikorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ gũteithia citagakorwo cikĩrwara rĩmwe na rĩmwe. Kũnyua maaĩ nĩ gũteithagia ng'ombe citigakue, tondũ cingĩaga maaĩ no cikue. Na maaĩ nĩ mateithagia ng'ombe gũkorwo cikĩeheria gĩko mwĩrĩ-inĩ.

Kĩndũ kĩngĩ kĩngĩtũmĩrwo ithenya-inĩ rĩa kĩndũ gĩkĩ nĩ gũtũmĩra mĩberethi, ĩrĩa ĩkoragwo ĩrutĩte maaĩ tuge irima-inĩ kana mũberethi-inĩ, ĩgakorwo mũndũ agaitĩrĩria o kahora ũgĩthiaga raini na raini. Nĩngĩ no ũkorwo ũgĩtũmĩra mĩtaro ĩraĩ ĩkoragwo yenjetwo gatagatĩ-inĩ ka irio ici, ũgakorwo wĩkĩrĩte maaĩ nĩ guo mĩmera ĩkanywa maaĩ mau o kahora o kahora handũ ha gũtinda ũgĩitĩrĩria maaĩ. Ningĩ no ũkorwo na mĩberethi ĩrĩa ĩkoragwo ĩĩkĩrĩtwo gatagatĩ-inĩ gũkũ, ĩgakorwo ĩtũrĩtwo marima nĩ guo maaĩ magakorwo makĩhota kuma.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona mbere yakwa nĩ atĩ, hena mũndũ ũraheana motunga ma thirikari na hena mũndũ ũramũkĩra motungata mau. Mũndũ ũrĩa ũramũkĩra motungata mau aronekana tarĩ marũa araihũria nĩ tondũ aronekana anyitĩte karamu na karatathi akĩandĩka, na nĩ akenete mũno nĩ tondũ okoro nĩ amũkĩra motungata ma kũagĩra na nĩ ateithĩka. Ũrĩa araheana motungata maya aratũmĩra kompyuta, gũkorwo akĩmũrutĩra maratathi maya kana gũkorwo akĩruta ũthuthuria kana ndũmĩrĩri iria arakorwo akĩenda.

Ndona ũndũ ũyũ nĩ mũrĩmi ndĩrona, na ũrĩa ndĩreciria nĩ mũrĩmi ararora mbembe kana nĩ ĩtigĩtie kana ĩ hakuhĩ kũgethwo. Na akĩrora ũndũ ũyũ-rĩ, ndĩrona akenete mũno nĩ tondũ, wakorwo nĩ cikinyĩte kũgethwo-rĩ, nĩ ekuona maciaro make marĩa akoretwo etereire, marĩa nĩ tokorwo wa gũtwara gĩthĩi one mũtu, kana gũtwara thoko-inĩ one gĩa kwendia nĩ guo one mbeca.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ kwĩyandĩkithia, tũrona andũ makuĩte maratathi mao, na kũrĩ andũ manyitĩte kompyuta kana tablet nĩ cio mara gíĩtũmĩra kũmandĩkithia. Na rĩrĩa tũrona ũndũ ũyũ-rĩ, tũkuona nĩ atĩ tokorwo marenda motungata ma thirikar,i kana nĩ wĩra maragĩtĩirwo nĩ kũrehe mararehe maratathi mao nĩ guo makĩandĩkithio nĩ guo arĩa megũkorwo makĩoywo makorwo magĩcagũrwo. Na ũndũ ũyũ wa kũhũthĩra kompyuta nĩ wega mũno nĩ tondũ, maratathi mau matigũkorwo maihũrĩte wabici nĩ tondũ o kĩndũ kĩrĩa kĩkũihũrio kompyuta-inĩ nĩ gĩkoragwo kĩigĩtwo wega, na ũguo nĩguo ũbacĩrĩru wa gũtũmĩra kompyuta ũkoretwo ũgĩteithia mandĩkithia maya ma thirikari kana ma andũ kĩũmbe.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ hena thaani ĩna irio, na irio icio ni cio mũcere, na nyama, na nyama no ĩkorwo ĩrĩ ya mbũri, kana ĩrĩkorwo ĩrĩ ya ng'ombe. Na irio ici nĩ cikoretwo ciihũrĩtwo thaani-inĩ, na nĩ ndĩrona hena mũndũ ũcinyitĩte, kũguo irio ici nĩ mũndũ ũcio ũcinyitĩte arakorwo akĩcirĩa.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ ndĩrona mũgũnda, na nĩ ndĩrona itinga, na mũtwarithia wa itinga, na kaingĩ rĩrĩa tũkuona itinga nĩ kuuga atĩ itinga rĩrĩ nĩ rĩgũkorwo rĩkĩrĩma mũgũnda ũyũ, nĩ guo rĩeherie nyeki kana ihinga iria ikoragwo mũgũnda-inĩ rĩrĩa mũndũ ahota kũgetha na rĩkĩenda kũeheria nĩ kuuga atĩ mũrĩmi nĩ arenda kũhanda, na gũakorwo rĩu itinga rĩrĩ nĩ rĩgũkorwo rĩkĩmũteithia kũrĩma kana nginya kũenja marima kana nginya kũenja mĩtaro.

Ũndũ ũyũ ndĩrona haha nĩ mũrĩmi arahuhĩra mbembe ciake ndawa, na ũndũ ũyũ ũrĩ bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ tondũ, mbembe ici nĩ cigũkorwo cikĩkũra ciĩna riri mwega, na nĩ cigũkorwo ciehereirio mĩrimũ yoyothe kana tũtambi tũrĩa tũkoragwo tũkĩgũmĩra mbembe rĩrĩa ciĩ nini.

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa ũrĩa ndĩrona ũndũ ũyũ nĩ atĩ, andũ manyitĩte ng'ombe ĩ haha na hena mũndũ ũngũ ũnyitĩte mũcare arenda kũmĩtheca na rĩrĩa egũkorwo akĩmĩtheca, ng'ombe ĩno nĩĩgũkorwo ĩkĩruta thakame na ĩkowo ĩ ya gũkua, na yakua, kũguo nĩ gũthinja marakĩmĩthĩnja nĩ guo mendie nyama kana makorwo makĩrĩanĩra nyama ĩyo hamwe.

Ũndũ ũyũ ndĩrona haha nĩ ũrĩmi wa nyeni na wĩna bata rũrĩrĩ-inĩ rwkwa nĩ tondũ, ici nyeni nĩ cio tũkoragwo tũkĩrĩa mũthenya mĩciĩ-inĩ itũ, na tũkoragwo tũgĩcirĩanĩria na irio nyingĩ wa mbere nĩ hena ngima, hena mũcere, hena waru na hena gĩteri. Na wa kerĩ ũndũ wa bata nyeni cirehaga nĩ mbeca, tondu nĩ ũgũkorwo ũgĩciendia na kũenderia mũndũ ũrĩa atarĩ na cio. Na wa gatatũ, nĩ atĩ rĩrĩa ngũkũ cingĩaga gĩa kũrĩa na wĩna nyeni nyingĩ mũciĩ, tuge iria cithũkĩte hanini rĩ no ũtuĩke wa gũcitua nĩ guo ũhe ngũkũ ici ciaku.

Harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ nĩ tondũ rĩrĩa ũrakorwo ũkĩrĩma mbũri kwa wĩingĩ nĩ ũkoragwo ũkĩrehe bainda, tondũ nĩ ũrakorwo ũkĩendia mbũri ciaku, nĩguo ũkona mbeca cia gũtũmĩra o mũthenya o mũthenya, ningĩ no ũkorwo ũkĩcithĩnja na ũkendia nyama kana nyama icio mũkarĩa.

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona mbica ĩno, nĩ ndĩrona andũ maikarĩte hamwe nĩ atĩ tokorwo mokĩĩte kuuma kambuni ngũrani kana makorwo marĩ a kambuni ĩmwe, na ũrĩa ndĩrona nĩ atĩ. nĩ tarĩ gũbũndithio marabundithio ũndũ na ũndũ, na ndĩrona maratũmĩra kompiuta kwandĩka kĩrĩa marakorwo magĩthomithio, na kwĩna angĩ maraandĩka mabuku-inĩ.

Rũrĩrĩ-inĩ rwitũ ũndũ ũyũ wĩkagwo atĩ rĩrĩ, nĩ wendia wa thoko, na mũndũ arehaga indo iria ena cio, nĩ cio ndĩrona hena gĩtũngũrũ, hena nyanya, na hena mananathi haarĩa. Na mũndũ ũyũ nĩ nyanya aracagũra, wakorwo nĩ kũhura arahura ciĩna maaĩ kana kũeheria gĩkoo hanini agĩcibangaga wega nĩ guo cionwa, rĩngĩ no eke ũguo harĩ gĩtũngũrũ abange wega akĩrutaga rũhuti rũrĩa rũkoragwo gĩtũngũrũ-inĩ, mananathi nĩ abangĩte wega okorwo mũndũ nĩ arenda kũgũra agathiĩ agacagũra rĩrĩa arenda.

Ũndũ ũyũ ndĩrona haha nĩ ciana ciratũmĩra kompyuta, na tũrona tarĩ gũthoma marakorwo magĩthoma, na wĩna bata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ tondũ, arutwo marĩ anini kana ciana cirĩ nini ciĩ cukuru, maarutwo gũtũmĩra nyenda cia ũkinyanĩria kana kompyuta ni bata na nĩ raithi harĩ ithuĩ nĩ tondũ, ũngĩmwĩra agũethere kĩndũ kana agĩĩka wĩra wao ũrĩa makoragwo mahetwo nĩ arimũ, nĩ ekũhota kũĩyethere kĩndũ atarĩ na ũritũ.

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ rĩrĩa ndĩrona ũndũ ũyũ, nĩ mũrimũ wa Covid-19 ũrĩa warĩ o mũhaka o mũndũ o mũndũ ekĩre mbarakoa yake. Na wakerĩ ũrĩa ũroka hakiri-inĩ yakwa nĩ mũruti wa wĩra wa thibitarĩ arĩa no mũhaka mekĩre mbarakoa ici rĩrĩa mararigita arwaru thibitarĩ-inĩ.